Gima nie pacha en ni kawang'iyo mashinde, waneno ni ndalo ma mashinde ochopo kaka sani, tij puodho bedo mayot ka machine nyalo timoro gimoro, dakika matin ka opim gi mane itimo chon ka dhano ema timo gi lwete.

gima biro e pacha kaneno gini en kaka unyalo bet piny kuwuoyo kendo imiyo janyuol wuoyo thuolo maber kiwinjo gik mowacho kendo ok ugo koko kuwuoyo ubet piny kuwinjo gik mowacho dichiel